Rĩrĩa ndona ũndũ, mbica ĩno nĩndĩrona ũrĩmi mwega wa biriganya na ĩgakorwo ciĩna health ũndũ cirĩmĩtwe nĩ mũndũ ũramenya ũrĩa areka ,tondũ nĩ ĩronania nĩ ndore wega atĩ itire na tũtambi tũcitambĩte, ona matunda marĩa marĩmĩte makonekana marĩ mega ũgũo ona thoko ya cio no tũhe ngĩnya thĩrĩkarĩ ĩtũcarĩrĩe thoko nĩgetha tũkorwo tũkĩona thoko ya ũrĩa andũ mareka, tonĩ ũrĩmi mwega andũ mararuta.

Matunda maya mamenyagĩrĩrũo kuma me manini, hĩndĩ ĩrĩa mũmera wambĩrĩria kũruta kĩro no ngĩnya, ũhũrũo, ndawa, nĩũndũ wa kũgitĩra tũtambi. Kuma hau no nginya ũthiĩ na mbere kũheo maĩ, arabu nĩwendaga tĩri waa loam soil, nĩgetha tĩri waa, wĩna thumu mũingĩ, nĩgetha mĩmera ĩyo, kana ona mĩti ĩyo matu ũhote gũciara matunda mega. Matunda maya ningĩ marĩkia, gũciara, nĩmendaga mũgethere wamo, ũgakorwo wĩ kĩrathi kĩa igũrũ, nĩ ũndũ wa kwaga, nĩũndũ matikahihinywo, nĩgetha ona magĩkinya thoko makorwo matarĩ mahihinye ona hanini. Ũguo ona mũigĩre wamo, nĩũrabatara ũbacĩrĩri mwega, nĩgetha ona magĩkinyĩra andũ makorwo marĩ o fresh.

Itunda rĩrĩ, rĩkuo ona gũkũ gwitũ, na nĩ mũthembaa wa ndare, na nĩ ikĩrĩ mĩhĩriga mĩingĩ, no ĩrĩa ĩkoragũo gũkũ gwitũ nĩ ĩno ya redi, ona gũtuĩka ona ici ingĩ, nĩciokire, ici cia ngirigaca, ici ihandagũo irĩ cia cia thoko, ciĩkuo nyingĩ, na nĩtũkĩgeragia kũrĩma, although nĩirĩ tũmathĩna tũingĩ igĩkoragũo natuo, no Ngai nĩagĩtũteithagia, ona kũgerera kwa atongoria a ũrĩmi kana ngirigaca, nĩmatũteithagĩrĩria kũrĩma mũmera ũyũ wa, wa ndare, tondũ nĩ indo njega, nĩirĩ nũtrient ya igũrũ ona kuongerera thakame mwĩrĩ.